Ũũ nĩ ũthondeki wa thumu ũrĩa ũhũthĩkaga thĩiniĩ wa ũhandi wa mĩmera ĩtiganĩte. Thumu ũyũ ũkoragwo ũthondeketwo na njĩra ya raithi, na nĩguo mwagĩrĩru mũno, ũgakorwo ũkĩagĩrĩra, nĩ tondũ mũrĩmi ndakoragwo akĩhũthĩra bataraica.

Arĩ Mzee Jomo Kenyatta, na atongoririe Kenya ha mĩaka ikũmi na ĩna na thikũ ikũmi na ithatũ. Na arĩ mũtongoria kuuma gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩonekaga na njĩra ya raithi hakũhĩ na kurĩa njikaraga nĩ tondũ nĩkũrĩ na gĩthĩnjĩro kĩrĩa gĩkuhĩrĩirie itũra rĩrĩ na oho kĩhũthĩkaga maita maingĩ kũruga nĩgetha gĩkongerera mũcamo harĩ irio.

Nĩguo nĩ andũ ethĩ anini mũno mahotaga kuona kĩgĩna gĩkĩ, na thirikari ĩngĩteithĩrĩria andũ ethĩ na njĩra ya kũmethera mawĩra na oho kũmaingĩria thĩinĩ wa mĩtaratara ya kũheana wĩra ya ng'enda-inĩ, nĩguo magakorwo mena ũmenyo tondũ maita maingĩ nĩ moragio maheane marĩtwa ma biacara kana biacara iria mararuta.

Kũrĩ Nairobi National Park, Tsavo National Park, Amboseli Nationa Park, Maasai Mara Game Reserve, oho nĩ kũrĩ na Meru National Park, Hells Gate National Park na oho nĩ kũrĩ na Kakamega Game Reserve.

Ingĩmera makorwo na gĩkundi kĩrĩa kĩraruta biacara ĩĩ hamwe, na oho makorwo na ikundi cia ũrĩmi iria cikamarehe hamwe nĩgetha makahota kũheo mbeca, nĩgetha makahota kwendia indo ciao kũndũ gwothe. Oho gũkorwo ngĩmahe bata wao gũkorwo magĩikara na ũrũmwe na makĩruta wĩra.

Nĩ ũhoro wa mahoya manene marĩa mararĩ mũthenya wa ira harĩ statehouse .Kũrĩa mũnene wa bũrũri araririe na arahoya mũhera kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũrĩ bũrũri tũriganĩtie wa Tanzania na Uganda.

Nĩ tondũ andũ ethĩ nĩmahĩmbĩirie ũhũthĩri wa thimũ mũno, na oho makahota kũhĩmbĩria nenda itiganĩte ta Twitter, Whatsapp, na Facebook kũrĩa makoragwo makĩona mohoro mothe hĩndĩ ĩrĩa makũhanĩka o rĩo thĩinĩ wa icigo ciothe cia bũrũri ona mabũrũri ma na nja.

Ũndũire nĩ ũteithagĩrĩria andũ mkahota kũmenyerera nyamũ itiganĩte na oho makahota kuonia ciana na njiarwa ciao bata wao gũikarania na nyamũ ũrĩa kwagĩrĩire harĩ gĩcigo cĩao.

Mũrũthi, nyũtũ, njogu, nguyo ohamwe na wambũi mũrĩndũ ni cio cionekaga thĩ~inĩ wa samburu.